Ndĩna ciringi mĩrongo ĩtatũ kana ciri kana nĩcio ciringi thate, no ndũmĩre gwĩka maũndũ maigana ũna nacio, na nĩmo either, kana ngũre mboga kana nĩcio kabici, kana thũkũma ndĩcirĩanĩrie hamwe na ngima, kana ndĩhe gũtũmĩra gũthiĩ kũrĩha tigiti gũthiĩ handũ ndĩrenda hangĩrĩhwo ciringi icio mĩrongo ĩtatũ, oũguo no ndĩhe thitima na nĩyo ĩtagwo na gĩthũngũ token.

Kĩnanda gĩa gũthima ũraihu wa nyũmba nĩkĩo gĩtagwo biti. Na kũhũthĩra kĩnanda kĩu kana biti mũndũ agucagia mũthia ũrĩa wambĩrĩirie mwena wa kĩnanda kĩu kana biti ĩyo kuuma mwena ũrĩa ũrenda gũthima wa nyũmba ĩyo. Ũguo mwena ũcio ũngĩ ũkagucia nginya harĩa ĩrĩkuonia nginya mũico ũcio ũngĩ wa nyũmba ĩyo. Ũgacoka ũgathoma ũrĩa handĩkĩtwo, okorwo nĩ biti ithathatũ ũkoiga biti ithathatũ. No nĩ kũrĩ inanda ingĩ cikoragwo na mita, kwoguo okorwo ndĩrĩ na biti kĩnanda kĩu no gĩkorwo kĩna na mita. Kwoguo ũgũthoma hau ha mita ũge nĩ mita cigana kana ni biti cigana. Mũhanon; biti mũgwanja kana biti ithatũ, kana ũraihu wa nyũmba ĩyo nĩ biti inyanya kana nĩ biti kenda, kana nĩ mita ithatũ kana nĩ mita inya kana nĩ mita ithathatũ.

Ngũnia ĩmwe ya makara thoko-inĩ itũ yumaga ciringi ngiri igĩrĩ na magana matano. Kĩrĩa kĩgiragĩrĩria thogora wa makara nĩ ũnyihu wa makara thoko-inĩ ĩyo kũrĩa ũkoraga endia a makara nĩ anini, ti endia aingĩ a makara me thĩinĩ wa thoko. Kuuga ti andũ aingĩ macinaga makara mwena ũcio ũguo thogora ya makara ngũnia ĩmwe ĩgatũma ĩgĩe na goro. Ũguo thoko yothe harĩa ũngĩona makara mendagia na thogora wa ngiri igĩrĩ ma magana matano. Nĩ ũnyihu wa makara thĩinĩ wa thoko na nĩ ũndũ wa ũnyihu wa andũ arĩa mendagia makara macio thoko-inĩ ĩyo. Ũguo makara nĩ manini marĩa mendagio thoko-inĩ yothe ya gwitũ Kandara.

Nyũmba cia gũkũrĩria irio cia kĩĩrĩu ciĩna moguni maingĩ ũkĩringithania na nyũmba cia ũrugarĩ cia gũkũrĩria irio cia hau kabere kana ũrĩmi wa mũgũnda. Nĩ gũkorwo nyũmba cia gũkũrĩria irĩo cia kĩĩrĩu ciĩna environment kana environment ĩrĩa ĩĩ thĩinĩ wa nyũmba icio nĩ ĩhotaga gũkorwo ĩĩ controlled nĩ mũndũ we mwene. Kwoguo irio irĩa cikũragio kũu nĩ ikoragwo na mabataro marĩa mothe cibataranagia nĩgetha gũkũra naihenya. Kwoguo irio icio cikũraga narua na magetha makoragwo naihenya. Kwoguo ũguni wa mbere wa nyũmba icio nĩ atĩ nĩ citũmaga magetha magethwo tene mũno. Ũguo kũrĩ mũrĩmi agakorwo na baita athiĩ thoko rĩrĩa irio ciake ciakũra naihenya na ciatuĩka cia kũgethwo gũtũarwo thoko. O ũguo irio icio nĩ ihotekaga kũhuhĩrĩka wega na ndawa ciothe cia kũgirĩrĩria tũtaambi gũkĩra mũgũnda. Nĩ amũ mũgũnda no ũhuhĩre gũcoke kure, ũguo ndawa yothe ĩkuo nĩ mbura. No thĩinĩ wa nyũmba icio cia gũkũrĩria irio cia kĩĩrĩu ndawa ndĩngĩkuo nĩ rũhuho.

Ũyũ nĩ mũthemba wa nyeni iria ciĩtagwo mabakĩ, kana nagĩthũngũ confry leaves. Nyeni ici nĩitũmĩkaga rĩngĩ kũruga mũkimo, kana igatũmĩka kũruga, kũrĩanĩrio hamwe na indo ta ngima, kana igekĩrwo irio-inĩ tagĩtheri cigĩkaragwo. Ũyũ nĩ mũthemba wa nyeni, kana greens, ciĩtagwo mabakĩ, ciĩkũndũ mũgũnda-ĩnĩ ciĩhande ciothe hamwe, na cigatuĩka cia gũkũrio, nginya gũkinyĩra handũ riu cingĩgethwo, cituĩke ta irio.

Ũndũ ũyũ wĩtagwo gũtua macani, kana gũtua cai. Ũrĩa kũrĩa nyumĩte, kana rũrĩrĩ-inĩ rũĩtũ, ũtuwagwo mahuti merĩ na kamũrũri. No ũndũ ũyũ, macani maya matuagwo magĩkĩragwo gĩkabũ-inĩ. Matuwo mũgũnda-inĩ merĩ na mũrũri, matuwo magĩkĩragwo gĩkabũ-inĩ, kĩaihũra mũndũ akonoria kĩngĩ, gĩkabũ gĩtume weega kĩna ũndũ rĩera, kana circulation njega ya rĩera nĩgetha matikahĩe. Matuwo, macokaga gũtwarwo cenita-inĩ cia macani, kana centa-inĩ cia cai, kũrĩa macokaga kũgĩrwo nĩ ngarĩ ya factory kana kĩganda kĩrĩa gĩthiaga kũmathĩyaga nĩgetha matuĩke tayari, kana matuĩke ready gũtuĩka makũrugwo, ũguo ũndũ ũyũ, macani kũrĩa nyumĩte, matuagwo mena mũrũri magĩkĩragwo gĩkabũ-inĩ, magacoka magatwarwo centa-inĩ kũrĩa magĩragwo nĩ ngari, kana rori cia macani, magacoka magatwarwo kambuni-inĩ iria imathĩyaga magatuĩka tayari, makũruga cai.

Ũndũ ũyũ wĩtagwo kũhuhĩra mahiũ. Na nĩ kũrĩa gũĩkagwo kũgĩrĩria, kũgĩrĩrĩria pests, kana pests. Tũnyamũ tũrĩa tũĩtagwo parasites, kana indo ta ngũha, ngũkũma, iria cituĩkaga cia kũnyua mahiũ thakame, na ũndũ ũyũ wĩkaguo kũgerera, mbombo. Kũrĩa mũndũ atũmagĩra mbombo agathiĩ akĩhuhagĩra mahiũ. Kũruta mũndũ kũruta wĩra ũyũ, wambere, nĩ kũmuonia ndawa iria, kana chemical iria cituĩkaga cia kũ mix -ũo, kana gũtukanio nĩguo cithondeke ndawa ĩno ya kũhuhĩra mahiũ maya. Ũndũ wambere nĩkũmuonia, ũndũ wakerĩ nĩ kũmũtarĩria kũndũ kũrĩa tũnyamũ tũtũ, kana pests ici cikoragwo mũno thĩinĩ wa mahiũ. Kũrĩa nĩ thĩinĩ wa matu, magũrũ-inĩ, na guoya-inĩ wa ngombe ici, haha gũthiũrũrũka ngingo ya ng'ombe. Ũguo, ngamũtarĩria ũguo wothe, gũthondeka ndawa, na kũrĩa mũno tũnyamũ tũu akĩhuhĩra arĩ huhagĩra mũno.

Wonjoria wa kĩmabũrũri nĩũhutagia na njĩra nyingĩ ũrĩa arĩmi gũkũ bũrũri-inĩ monaga mbeca. Wonjoria wa kĩbũrũri wa ũrĩmi umanaga na wendia wa indo iria cioothe arĩmi matuĩkaga a kũrĩma, ciakinyia gĩkĩro kĩrĩa mabũrũri maya magũraga indo ici marenda nĩigũragwo na currency kana mbeca cia kĩmabũrũri nĩ irĩ hinya gũkĩra mbeca cia bũrũri, ũguo ũrĩmi ũyũ warĩmwo mbeca ciacoka ciatuĩka cia kuoneka kũgerera kwendia magetha ma arĩmi aya othe mabũrũri-inĩ mangĩ thĩiniĩ wa thĩ, na mbeca ciao ciĩna hinya gũkĩra mbeca ici, ũguo arĩmi nĩmatuĩkaga a kuona mbeca nyingĩ kana a kuona mbeca ciĩna gĩkĩro kĩa igũrũ gũkĩra mbeca cia bũrũri-inĩ rĩngĩ ta dollars, pounds iria ciĩ hinya gũkĩra mbeca cia bũrũri, ũguo wonjoria wa kĩmabũrũri wa indo cia ũrĩmi ũhutagia arĩmi a gũkũ bũrũri-inĩ, na gũtũma atĩ nĩmonaga mbeca nyingĩ kũrĩ thoko ya gũkũ thĩiniĩ wa bũrũri.

Thirikari yacenjia mbeca bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya mwaka-inĩ wa twenty nineteen, ũndũ ũrĩa warĩ mũritũ mũno harĩ niĩ thutha wa ũcenjia ũcio wa mbeca, warĩ kũmenya mbeca ĩrĩa nĩ ya ma ka original kana mbeca ĩrĩa ya maheni nĩyo fake na ĩrĩa original. Ũndũ nĩ wakoraga kwĩna andũ ma processed mbeca ciarĩ fake no nĩ ihanaine na irĩa thirikari yarutithagia. Ũguo ũndũ ũcio nĩ wanditũhĩire mũno nĩ ũndũ mbeca ciothe ciarĩ njerũ. Na tiga nĩ ũrĩa thirikari yatubundithirie kũmenya mbeca ĩrĩa original na fake kũmĩtaũkwo cingĩaigirwo ciĩ cierĩ hamwe. Ũcio nĩguo warĩ ũndũ mũritũ harĩ niĩ kũmenya mbeca fake na kũmenya mbeca original thutha wa mbeca ciacenjia mwaka wa twenty nineteen .

Maũndũ marĩa mahũthagĩrwo mũno bũrũri-inĩ wa Kenya mbeca-inĩ nĩ ũndũ na irio, kana kwĩhũnia kana gũcarĩria bamĩrĩ cia arĩa marabatara mbeca icio irio, ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa mũnene mũno ũtũmĩkaga na mbeca bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya. Ũndũ ũngĩ, nĩ gwaka manyũmba, gwaka barabara, gwaka reri, gwaka iharo cia ndege, namo mabũrũri marĩa mateithagĩrĩria nĩ ta mabũrũri ta Amerika, China, Russia, macio nĩmo mabũrũri marĩa mateithagĩrĩria bũrũri witũ wa Kenya thĩiniĩ, kana kũgĩa na mbeca, ũguo maũndũ marĩa mabataragwo mũno mũno bũrũri-inĩ ũyũ witũ mbeca nĩ maũndũ na irio, ũndũ ũcio ũngĩ nĩ maũndũ na ũgima mwega wa mwĩrĩ mathibitarĩ-inĩ kũgũra macini, kũgũra ndawa, kũrĩha arigitani, maũndũ macio mangĩ nĩ gwaka bara, gwaka reri, na maũndũ macio mangĩ moothe rĩu mathiĩte mabangĩte na raini ũguo.

Ũndũ ũrĩa watũmĩre, kana ũndũ ũrĩa ndekire, ũgĩtũma batare gũbanga mbeca kana kũiga mbeca handũ harĩ ũndũ wa, harĩ handũ, nĩ harĩ ũndũ wa bata nĩatĩ, rĩmwe nĩ ndekorire ndĩna mbeca njega ingĩekire kaũndũ gabata kana ingĩacigithirie handũ ta investment na ituĩke cia gũkandeithia rĩmwe. No mbeca-inĩ icio ngĩka maũndũ ma gũtũmĩra mbeca ũru. Ngĩgũra indo ta nguo, iria ndarĩ naingĩ koguo nguo icio ciarĩ o ciakũgĩa na raha, na ciakũhe gĩkeno ta mũyuthi. Ũguo ngĩtũmĩra mbeca ũru, kũgũra nguo, kũgũra iratũ, gũthiĩ handũ ngĩrĩa wega. No rĩmwe nĩ ndakorirwo hatĩrĩrĩkĩte mũno mbeca-inĩ, na ngĩkorwo ndĩna emergency yabataraga mbeca. Na ngĩririkana atĩ, mbeca nyingĩ ciakwa ndarĩ nacio, ndacitangĩire thĩ. Ũndũ ũcio ũgĩtũma menye, nĩharĩ bata mũno gũbanga mbeca, kana gũciigithia handũ, nĩ ũndũ wa emergency kana ũndũ wa bata ũngiumĩ

Mogarũrũku ma kĩĩmbeca rĩmwe nĩmathũkĩire mũtũrĩre-inĩ wakwa mũno. No nĩndahotire kũhĩũrania na ũndũ ũcio watũmĩte ngorwo hatĩrĩrĩkĩte mũno kĩĩmbeca. Na nĩ mwaka kana mĩaka ĩrĩ thutha, hĩndĩ gwakoretwo mbeca cina gĩ, cina thĩna mũno na mogarũrũku macio ma mbeca ĩgakorwo mbeca cia kuuma nja wa bũrũri kana nĩcio foreign currency, cigakorwo cina hinya mũno kũrĩ mbeca cia bũrũri witũ. Rĩu igakorwo thogora wa mũtũrĩre ni wathiire igũrũ mũno, kũgũra irio cia kũrĩa, thitima cikĩongerereka, maaĩ makĩongerereka na rĩu gũkĩgĩa na ngĩgĩa na thĩna mũno mũno. No ũndũ ũcio nĩndahotire kũhiũrania naguo na kũhota gwĩbanga na mbeca, kũiga Investment, na kuigithia kĩrĩa kĩnini ndonaga nĩ getha cikaahota kũnjebu mũnyenya ũngĩ kana gũcitumĩra hĩndĩ ya emergency ĩngiũmĩra kana rĩrĩa maũndũ mahinyĩrĩirie mũno ta rĩrĩa kwagĩte indo.

Wonekani wa thoko na thogora wa irio cikũrĩirio nyũmba-inĩ cia ũrugarĩ cia kĩrĩu ni ũhutagia wagĩrĩru wacio wa kĩmbeca, ũndũ wa mbere , angĩkorwo irio icio nĩ ikũrĩtio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na ikĩro ĩrĩa ciothe ciagĩrĩire, kũhuhĩra, kũhe maaĩ na nginya magetha-inĩ, indo icio nĩ igĩaga na thoko njega, na ikagĩa na thogora mwega rĩrĩa ciatwĩka cia kwendio , nogwo wagĩrĩru wacio wa kĩmbeca nĩ ũkoragwo wĩ mwega mũno kana wiĩigũrũ mũno , tondũ mbeca njega nĩ cionekaga igũrũ wa ũgwo, no irio iria ikũrĩtio ciĩna ndawa cia gũkĩra ikĩro iria ciagĩrĩirwo , kwaga maaĩ marĩa magĩrĩire , na kwaga ikĩro iria ciothe ciagĩrĩirwo kũheo indo irio icio kuma nyũmba-inĩ icio cia ũrugarĩ , irio icio nĩ igĩaga na thoko njũru na thogora wacio ndũkoragwo wĩ mwega, ũgwo wagĩrĩru wacio wa kĩmbeca ũkoragwo wĩ mũnini mũno na nĩ ũraihagĩrĩria arĩmi hathara, ũgwo ikĩro iria irio icio cirakũrio nacio nĩ wa bata mũno.

Ngarama cia macini cia ũrĩmi, nĩ cicenjetie mũno thĩiniĩ wa mĩeri ĩtandatũ mĩhũtũku, na thogora wacio nĩ wongererekete mũno thĩiniĩ wa macini nyingĩ, nĩ ũndũ macini ici nĩ igĩte na value mũno kana demand, na gũtwĩkaga harĩa hena demand, value ya kĩndũ kĩu nĩ yongererekaga mũno , nĩ ũndũ wa ũrĩa macini ici cirabatarĩkana mũno nĩ arĩmi aingĩ, ũgwo demand yacio ĩ igũrũ , na nĩ ũndũ wa ũrĩa cirutaga wĩra wĩna high efficient kana efficiency yacio ĩkoragwo igũrũ , macini ici nĩ igĩte na thogora wa igũrũ thĩiniĩ wa mĩeri ĩyo ĩtandatũ mĩhũtũku , ũgwo ngarama cia macini , cia ũrĩmi thĩiniĩ wa mĩeri ĩtandatũ mĩhũtũku nĩ ĩcenjetie mũno, ona nĩ ũndũ wa ũgarũrũku wa mbeca, na currency rĩngĩ ĩgakorwo ĩ thĩ kũringithanio na cia mabũrũri wa na nja , kũgwo angĩkorwo nĩ kũrutwo cirarutwo thĩiniĩ wa bũrũri wa nja kũrehwo thĩiniĩ, kana nĩyo ĩtagwo Import, indo icio cikongerereka mbei yacio, ũgwo ngarama yacio ĩgakorwo ĩ igũrũ.

Maya nĩmo maũndũ marĩa nũmagĩrĩra, nĩgwo gũtigĩrĩra atĩ nĩnderuta na mũtaaramu wa thitima, kana wa ũthondeki wa thitima ũrĩa ũkinyanĩirie ikĩro cia gĩthomo , na nĩgwo gũtigĩrĩra atĩ mũndũ ũyũ ũrĩa arathomithia nĩ ararĩrĩria mũno maũndũ ma safety protective kana kũũ, kana indo cia kwĩrigĩrĩria cia safety, indo ta gũkorwo rĩngĩ rĩrĩa ũratũmĩra arathondeka thitima, thitima ci obu , kana mũndũ ũkinyanĩirie ikĩro kũringana na certifications , kana marua marĩa ahetwo ma kwonania atĩ nĩ athomete, kana level yake ya gũthoma harĩa ikinyĩte , nĩgwo gũtigĩrĩra atĩ nĩ mũndũ ũĩ maũndũ na mabataro mothe magĩrĩirwo gũkorwo mena mũndũ ũraruta wĩra wa ũthondeki wa thitima, na nĩgwo gũtigĩrĩra atĩ safety kana safety yake na yakwa niĩ araruta , nĩ ya nĩ njiga nĩ met , kana nĩ ĩrahingio.

Niĩ ta mũndũ kĩũmbe, nĩ nyitanagĩra na arĩmi arĩa angĩ ngwatanĩro-inĩ kama ciama-inĩ, nĩ ũndũ thĩinĩ wa ngwatanĩro-inĩ ici nĩ tũtwĩkaga agũteithanĩrĩria mũno maũndũ-inĩ maingĩ , thĩiniĩ wa maũndũ ma ũrĩmi, thĩiniĩ wa maũndũ ma gũthoma, ũhoro wĩgiĩ kũrĩma mĩmera burani kana indo burani, ũgwo ũgakora gĩthomo gĩaku, kana your knowledge , thĩiniĩ wa ũrĩmi nĩ ũndũ wa ngwatanĩro ici nĩ ũkũraga mũno, na thĩiniĩ wa ciama nĩ ũkoraga atĩ kwĩna ũteithio wa kĩmbeca ũrĩa rĩngĩ ũheanagwo nĩ honge cia gĩthirikari gũteithĩrĩria arĩmi gwĩkũria, kwĩ honge cia gĩthirikari citeithagĩrĩria kũhe arĩmi bataraica, kwĩ ihonge cia thirikari citeithagĩrĩria arĩmi kũgĩa na mbeũ ,kana seeds iria cikinyĩirie gĩkĩro kĩa igũrũ, ũgwo magetha magakorwo me maingĩ , na thĩiniĩ wa ngwatanĩro tũgathiĩ tũgĩthomithagio nĩ ataramu different, kana ataramu mwanya mwanya ũhoro wĩgiĩ kũrĩma indo mwanya mwanya, na ciama no citũteithagia kũigithia mbeca wega na gũtũmĩra maũndũ wega.

Ũrĩmi nĩ ũcangagĩra na njĩra nyingĩ, ũkũria wa iganda na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe , ũũ nĩ kũgerera kũruta raw materials, kana indo iria ibatarĩkanaga nĩ iganda ici gũthondeka indo ciao, kana their product , indo ta ici nĩ indo tũngĩhũthĩra mũmera ta wa macani , ũrĩmi nĩ ũtũmaga iganda cia macani kũrĩa mathiaga gũthondekwo nĩgwo matwĩke ready kũnyuo ta cai, kana read to be consumed, nĩgetha manyuo ta cai, nĩ ũteithagĩrĩria iganda ici cikũre, iganda ta cia kahua, iganda ta cia igwa kũruta cukari, ũyũ nĩ ũndũ ũcũngagĩrĩrio mũno nĩ ũrĩmi , ũgwo nĩ ũcangagĩra handũ hanene mũno ũkũria wa iganda ici cia njĩra ĩmwe ya njĩra ĩmwe kwa ĩmwe, kũruta raw materials nĩgetha final product cia kambũni ici , indo iria maprocecaga thĩiniĩ wa kambũni ici citwĩke cia gũkinyĩrĩrĩka atĩ nĩ cia rutwo, ũgwo ũrĩmi ũyũ nĩ ũcangagĩrĩra indo icio kana iganda icio cione indo ciao cia gũtũmĩra gũthondeka indo iria o mathondekaga, kana their final product.

ĩĩ nĩ nyitanagĩra na arĩmi arĩa angĩ, nĩgetha tũgunĩke hamwe thĩiniĩ wa ciama, thĩiniĩ wa ngwatanĩro-ini, ũrĩa tũcokanagĩrĩra hamwe, nĩgetha tũtuĩke a gũkũrania thĩiniĩ wa maũndũ ma ũrĩmi. Na ũrĩa tũngĩona indo cia ũrĩmi irĩa cingĩtũteithia twĩ hamwe ta arĩmi. Ũguo ndĩ niĩ kĩũmbe nĩ ngoragwo ikundi irĩa ciina arĩmi arĩa angĩ arĩa tũnyitanagĩra nao hamwe, nĩgetha tũtuĩke a gũkũra hamwe na nĩgetha tũgunĩke hamwe. Rĩngĩ rĩrĩa kwaheanwo subsidies cia thirikari kana igĩna cia thirikari cia gũteithĩrĩria arĩmi kwĩhanda na kũgĩa na maũndũ mangĩ mangĩmateithia. Rĩngĩ rĩrĩa kwaheanwo mbeũ, rĩngĩ rĩrĩa kwĩna indo iraheanwo, ta rĩngĩ rĩrĩa thirikari ĩthiaga na ĩkaheana ngũkũ ciama-inĩ, tũgatuĩka a kũgunĩka hamwe na gũkũrania hamwe kũgerera mĩbango ta ĩyo. Ũguo niĩ nyitanagĩra na arĩmĩ arĩa angĩ, nĩgetha tũgunĩke hamwe thĩiniĩ wa ciama, thĩiniĩ wa ngwatanĩro-inĩ, thĩiniĩ wa groups cia arĩmi, nĩgetha tũtuĩke ithuothe ta arĩmi a bũrũri kũgunĩka hamwe.

Arĩmi a gũkũ bũrũrĩ-inĩ nĩ monaga, bainda mũno kweyenderia indo ciao ĩmwe kwa ĩmwe gũkĩra rĩrĩa magerera thoko cia kĩmabũrũri. Ũũ nĩ atĩ, thoko cia kĩmabũrũri nĩ irĩ andũ arĩa metagwo brokers aingĩ, arĩa matũmaga arĩmi matuĩke a kũhinyĩrĩrio na agũtunywo thigino yao. Ũũ nĩ kũgerera brokers arĩa maingĩraga gatagatĩ kao, ũguo magatuĩka a kũgayagaya mbeca ciao, rĩu cingĩkamakinyĩra. No mũrĩmi ũrĩa wĩyendagĩria indo ĩmwe kwa ĩmwe, arĩhagwo mbeca cia ũrĩmi wake, o ĩmwe kwa ĩmwe, hatarĩ kũgerera broker, hatakĩrĩ kũgerera third party o yothe ĩrĩa ĩingagĩrĩra. Ũndũ ũrĩa arĩmi acio mekaga no kũrĩha tax, kana igoti bũrũrĩ-inĩ, nĩgetha mathiĩ na mbere na wĩra wao wa ũrĩmi. Ũguo arĩmi arĩa meyendagĩrĩa indo ciao ĩmwe kwa ĩmwe, nĩ marĩ bainda nene mũno ya kĩmbeca gũkĩra andũ arĩa mageragĩra thoko ya kĩmabũrũri, nĩ amu thoko ya kĩmabũrũri nĩ harĩ brokers aingĩ, no kweyenderia ĩmwe kwa ĩmwe gũtibataraga broker o wothe, na indo ciendagio ĩmwe kwa ĩmwe kwĩ mũgũri, kuma kwĩ mũrĩmi.

Mburũka cia ũrĩmi, nĩ andũ arĩa macaragĩria arĩmi indo cia kũgũra indo, kũgerera kũrĩo. Andũ aya, macaragia mũndũ wa kũgũra indo kũrĩ arĩmi, no nĩo maugaga thogora ũrĩa indo icio cikũgũrwo naguo, kana mbeca iria mũrĩmi ekũrĩhwo. Nĩgetha onao mone bainda yao ya gwetha mũgũri wa indo cia mũrĩmi kũrĩa cikuuma. Ũguo andũ aya metagwo mburũka nĩ andũ arĩa macaragĩria arĩmi andũ a kũgũra indo ciao cia mũgũnda cia ũrĩmi wao. Na mawĩra mao makoragwo megũcaria andũ arĩa mekũgũrĩra arĩmi aya indo ciao, na nio maugaga thogora ũrĩa mũrĩmi ekũgũrĩrwo indo ciao. Ũguo, mburũka aya, nĩmatũmaga mũrĩmi one mbeca nini gũkĩra iria angĩona akĩyanderia indo we kĩũmbe. Mawĩra mao makoragwo megũcarĩria arĩmi agũri aindo ciao cia mũgũnda.

Arĩmi nĩ makoretwo makĩgunĩka, nĩ ũndũ wa gũtwara makorobia mao bũrũri-inĩ kana mabũrũri-inĩ mangĩ. Ũũ nĩ kũgerera, makĩria arĩmi arĩa meyendagĩria makorobia mao, ĩmwe kwa ĩmwe matekũgera broker o wothe, nĩ makoretwo mũno mũno makĩgunĩka na kwendia mĩkorobia mabũrũri-inĩ mangĩ. Nĩ amu, rĩrĩa mendia thoko-inĩ ĩmwe kwa ĩmwe nĩ monaga mbeca cingĩteithĩrĩria gũtwara ũrĩmi wao na mbere. Na ũrĩa, kana mawoni makwa ũhoro-inĩ ũyũ, nĩ atĩ, thirikari ĩngĩteithĩrĩria ũria arĩmi marĩonaga thoko ya ĩmwe kwa ĩmwe, nĩgetha broker a makorobia na mĩkorobia manyihanyihe thoko-inĩ, arĩmi na mahotage kuona mbeca makĩria kumana na ũrĩmi wao. Ũguo thirikari ĩngĩhotithia kũnina ũhoro wa broker, kuma wĩra-inĩ wa kwendia makorobia, arĩmi no matuĩkage a kũgunĩka, kuma na ũrĩmi wao wa makorobia, na matuĩke a kũgunĩka makĩria, kumana na wendia wa indo ciao, makorobia mao, na thigino ya ũrĩmi wao wa makorobia.

Njĩra ĩmwe ingĩona thirikari ĩngĩteithĩrĩria arĩmi anini, kũgĩa na thoko ya irio ciao, nĩ gwaka thoko, na gwaka barabara cia kumĩria, irio ici, kana magetha maya ma arĩmi, kuma mĩgũnda-inĩ yao, na gũtwara thoko-inĩ irĩa thirikari ĩngĩteithĩrĩria gũthondeka, wĩ ũndũ ũmwe ũrĩa thirikari ĩngĩteithĩrĩria, arĩmi kũgĩa na thoko ya irio ciao. Nĩ amu kũrĩa thoko ĩthondeketwo, onjoria aingĩ nĩ maumĩraga kuo gũthiĩ gũcaria indo, na arĩmi rĩrĩa megũtwara indo ciao thoko-inĩ thondeke, kũgerera bara njega irĩa thirikari ĩngĩmateithĩrĩria gũthondeka, no magĩe na thoko, ka no magĩe na maumĩrĩra mega kuma ũrĩmi-inĩ wao.

Thĩna ũrĩa mũnene arĩa mendagia indo barabara-inĩ macemanagia naguo Kajiado nĩ mũhatĩkano mũnene wa andũ bara-inĩ. Ũgakora nĩ ũcũngagĩrĩria mogwati maingĩ kũrĩ endia aya a indo barabara-inĩ. Rĩngĩ kũrĩa kwĩna bara nene cia rami ũgakora nĩ ũigaga mĩoyo yao hatĩka-inĩ nĩ amu ngari imwe nĩ ithiaga itengerete, ngari imwe nĩ ithiaga citarĩ na ndereba makinyĩtie ikĩro. Ũguo onjoria aya mendagĩrĩa indo ciao barabara-inĩ thĩna mũnene makoragwo naguo nĩ mũhatĩkano na risk kana ũgwati wa mĩtino ya barabara kũmahanĩkĩra. Ũguo magakorwo mena thĩna wa mũhatĩkano ũguo customer ao aingĩ makaga gwa kũrũgama wega rĩrĩa marenda kũmagũrĩra indo na nĩ aingĩ. Ũguo ũgakora kwĩna mũhatĩkano mũnene wa andũ ũrĩa ũngĩcũngĩrĩria mĩtino ya barabara kana ona o ene maage mbeca rĩrĩa andũ maga kũrugama handu hega mangĩgũrĩra indo ciao, makĩiguaga their safety nĩ nũmbũiye wega.